Eeh ore taa nai enkoitoi naai nabakinye enkiteng'ena oropiani abaki iltung'anak kumok peidim ataasishore naa ore nai enkoitoi sidai oleng' naa enkoitoi eempesa. Ore enkoitoi empesa naakeisaidia iltung'ana nelelek naa keisaidia iltung'anak oleng'. Neaku ajo nai nanu ore enkoitoi sidai oleng' neenkoitoi yeempesa. Yeah.

Ee kaidim naai atolimu ajo kainyioo nagiwa aasa tene amu ore naai tenduata ai naa kadlata ajo naai ewuei oosinkirr ene itobirakaki nitobirakaki aitobiraki amu etipikaki e net vizuri naona net hapo nadolta oltung'ani ajo tenemekegira ake aitoti lelo sinkirr lenyenak naa kegira aitoti nadalta ajo ketii ewuei sidai oleng' nadalta ajo ore naai ene wuei naa kitayu fishing naai ewuei oosinkirr ene wuei, neeku isinkirr ootii ene.

Ore taa nai te tenaboishi oltururi otii kaunti aang tanakata kaunti e kajiado na kesidai amu kiata lturururi kumok kiata lturururi lontasati, lorkijanani na kenyokita oleng na ore enikingo nai pekilepunye nkias enye na tenekimaa nai peisaidia yiok county nai netumi ropiyiani naitengeai tenkaraki lolo tururi peitumoki aisho Lolo tururi nkufu na tinaalo e kaunti neaku ina nai enduata aai

Ore taa nai tombaa enkisuma e digital na eyawuaki apa enkisuma e digital a cbc nisaidia si oleng amu idolta ntokitin naasita nkera idol ntokitin orkuaki easita nkera ntokitin kumok oleng peyiolou na mbaa naipirare orkuak ontokitin kumok oleng neaku ore ena kisuma e e digital na kesidai taa pii.

Ore taa nai tena ebarakinoto taa naai esile, nilo aitobirie olchampa, naa ee kaidim naai aa aawa loan te bank ee nalo aasie esiai olcampa, ore naa pee atum mapato amu katum naa mapato natum aikuna aja, natum atushuko mpisai eiking'a naa kaisaidia naaji ina siai e aa bank amu kelo naaji anaa venye ajo kaa bank ashomo aasishore, naatumoki naa atusukoki mpisai enye. too nkatitin ake naba anaa inikitipikakinote. neeku e bank naaji ayiolo ajo maidim aitanyamala oleng teina alo naa esile.

Ee ketii orkekun laimayie apa egolon, egolikinoto sapuk oleng atii pai join ake sokondari, nemekiata apa mikiata mpisai, neeku nanu olo ai hustle paasu nanu mpisai nalotie sukuul, neeku ore likizo, mimi naingia kazi, najing esiai patum anoto mpisai naikaja, nalotie sukuul teneboli. Neeku aimayie apa egolikinoto sapuk oleng, nalotu tatake nai toboa tata omaidipa ake sukuul, agira ake aikunari nejia. Neeku nai naisaidia ibasarini naa agira aponie inakiti toki sinanu naasu to likizo, naareu nanu sukuul, neeku enkiti toki tenatum bursary sawa, naimaa taa egolikinoto sapuk oleng kake naretu naa Enkai, neeku nena golikinot aimayie oleng.

Ore nai tenewei nai kalenda neme nemadol nai nanu ajo ke, ore entoki niin'dim ataas naa kegira naake ninye sukuul aendelea niaku kelotu naake ninye esiai enkukuo ainepu sukuul etii akeninye kalenda enye sawaa. Niaku tenetii enatii naa piingurakini ninye enkukuo kalenda enye ningurakini ntarikini enye sidan nemeaffect ena siai esukuul teneeku ilotu aichanganya esiai e kalenda esukuul ningurakini ninye enkata enye sidai peemelotu naa ainyal esiai e kalenda esukuul niaku ore nai ten'duata ai naa piing'oruni erishata sidai te kalenda engukuo nimitanyamali kalenda esukuul nishori ake sukul mirana kalenda enye enaa mpangilio naipanga ninche amu ore naa ninye sukuul naa keeta akeninche mpangilio enche amu keeta e likizo time zote ziko in contact neeku mei affect nai ina ena siai engukuo eingoruni enepiki niaku ninye epiki engukuo intarikini enyenak kake peemelotu aiaffect esiai esukuul niaku ina nai nanu.

irmashungua tadii kulo. kitau irmashungua. naa akasidan taa doi te afya oltungani, ekanyor ake ninye nanu openy, tenkaraki naa aakisidan tenkaraki afya oltungani neeku ninche naaji nanu adolita ajo ijo kitayu ninche kulo.

ee ore naaji enkibelekenyata naaji ena bae, naa idim naai aawa, emashini nikipuoi aidong'oki nintayu ormothokoi. nintau enkurma, amu kidim aitau enkurma, naayier ake vizuri sana tenidip aitau ormothokoi, neeku idim naa aibelekenya katitin are, idim aitau ormosokoi idima itau enkurma. neeku idim ataasa ntokitin, neeku iyie ake duo i depend ajo kainyioo iyieu ninkaja, kainyioo iyieu nintaas. kormosokoi iyieu nintaunye, kenkurma neeku idim naa aitaasa nena baa are.